Nĩnyendete ũndũ ũyũ, nĩ kuona mbeũ njĩthĩ macemanĩtie nĩ ũndũ wa maũndũ maramateithia ta mĩthako na mĩario hatekũhũthĩra ndawa cia kũrebia na ciĩko cia ũrathoni.

Andũ nĩmageragĩra mathina ngũrani, wa mbere nĩ wagi wa mawĩra na wakerĩ nĩ wagi wa mbiacara. Maũndũ maya no mangethanĩrwo korwo mbeũ njĩthĩ nĩmogereirwo mawĩra nĩ thirikara na mbeca cia magoti ma mbiacara cinyihanyihio.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona rũrenda rwa KCB rũrĩa rwĩ thimũ-inĩ, rũrahotithia mũndũ kũruta mbeca kuma M-Pesa nginya bengi-inĩ ya KCB, na kuma bengi-inĩ ya KCB, nginya, M-Pesa. Ũũ nĩ, ũhũthĩtie maũndũ, tondũ hatirĩ bata wa gũthiĩ bengi, wĩna rũrenda wĩna rũrenda rũrũ.

He bata wa gwika ũndũ ũyũ tondũ ũrĩhi wa magoti nĩ ũteithagia tabarĩra cia thirikari gũthiĩ na mbere matũra-inĩ ngũrani ta waki wa bara na ũthondeki wa cukuru.

Ũndũ ũyũ wĩna bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ nĩũteithagia andũ arĩa mena mathĩna ma mwĩrĩ, kĩmbeca makahota kũng'ethanĩra na mĩrimũ ngũrani.

Kandi ĩno nĩya kwonani wĩmũmemba wa NSSF, na namba ĩno nĩyoĩhũthũkaga nĩ mũkwandĩki wĩra waku rĩrĩa arakũrenga mbia.

Marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ ma SHA kauntĩ-inĩ ya Kiambu, nomakinyanĩrio wobici-inĩ ya ngavana wa Kĩambu, kana thibitarĩ-inĩ nene ya Kiambu Level Five.

Gĩikaro kĩa Maasai Mara, kĩ ngumo mũno, nĩũndũ wa ũthiĩ wa Ngatĩ, harĩa ciiumaga kuma Maasai Mara Kenya, cigathiĩ nginya Serengeti, Tanzania. Undũ ũyũ ũkoragwo gatagatĩ ka magegania ma thĩ mũgwanja, harĩa hahete Maasai Mara ngumo nene thĩ yothe.

Njikaraga kauntĩ-inĩ ya Kiambu, gĩcigo kĩa mbunge kĩa Limuru, wadi-inĩ ya Ngesa Tigoni, na gĩcagi gĩa bera.

Ngwĩciria kauntĩ ĩrĩa ĩtongoretie harĩ ungumania mwaka-inĩ ũyũ nĩ kauntĩ ya Kiambu, harĩa ngavana kĩmajĩka kĩa mirioni ikũmi na igĩrĩ mbeca baribari gwake, na ndora ngiri ikũmi na igĩrĩ. Ngwĩciria kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie ũndũ ũyũ nĩtondũ, Kiambu nĩ kauntĩ ĩna onjoria aingĩ marenda gũka kwonjoria kauntĩ-inĩ ĩno.

Mbica ĩno ĩronania, ũnyitanĩri wa bengi ya Equity, na kauntĩ ya Narok, nĩũndũ wa woi wa magoti, kauntĩ-inĩ ĩyo, ĩronania njĩra ngũrani, ũngĩhũthĩra kũrĩha marĩhi ma magoti ma kauntĩ.

Ngwĩciria kũrũtwo kwa ũgitĩri harĩ mũcirithania mũnene Martha Koome, nĩ ũndũ wa Martha Koome kũregana na maũndũ marĩa thirikari hihi ĩrenda na mũrũgamo wake.

Nĩ mũcemanio wa kĩũteti ũrathiĩ na mbere, harĩa mũteti ũyũ areranĩra maũndũ ngũrani, marĩa ekũhota kũmekĩra andũ aya, hihi aingĩra gĩtĩinĩ.

Bata wa ũndũ ũyũ nĩ gũtũngana na na andũ a bamĩrĩ na andũ arĩa twendete, wa keerĩ, nĩ ũteithagia kũhoreria meciria, na wa gatatũ nĩ ũteithagia kũmenya maũndũ maingĩ makonainie na iria, na thamaki.

ũyũ nĩ Wangarĩ Mathai, nĩ mũtumia wa, mũirũ wambere thĩiniĩ wa Africa kũheo kĩheo kĩa Nobel nĩũndũ wa gũtwarithia maũndũ ngũrani na Green Belt Movement.

Ĩno nĩ mbica ya atumia marĩ thoko, makĩendia indo ngũrani, ta marigũ, minji, na hena andũ marũgamĩte makĩgeria gũthogorana na endia aya a indo thokon-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno tũrona andũ maikarĩte kĩrathi. Wambere hena arutani arĩa maikarĩte mbere ya arutwo. Na arutwo nao nĩgũthikĩrĩria marathikĩrĩria hihi mataro arutani maramahe.

ĩno nĩ mbica ya scan ,kuuma thibitarĩ mũnene wa Kenyatta, ĩronania ũrĩa mahĩndĩ ma mũndũ ũcio mahaana, ma moko.

ũũ nĩ mũcemanio wa andũ kuma rũhonge rwa waki wa nyũmba , makĩgeria kũheana meciria mao ũhoro-inĩ wa waki.

Ũndũ ũyũ wĩna bata tondu nĩũririkanagia andũ ũndũire wao kuhĩtũkĩra njĩra ngũrani ta nyĩmbo na ndaci iria ciainagwo hau kabere rũrĩri-inĩ rwao.

Andũ aya me wandi ya thibitarĩ ĩmwe harĩa macereire mũrwaru wao ũrĩa wĩikarĩre gĩtĩ kĩirũ thibitarĩinĩ ũcio.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ nĩatĩ, adũ aya memũcemanio-inĩ wa gĩthirikari merumu-inĩ ya mũcemanio nyũmba-inĩ ĩyo makĩgeria kũneana, kũheana mawoni mao wĩgiĩ maũndũ ngũrani.

Ũndũ ũrĩa wangenia mbicainĩ ino nĩ waki wa nyũmba ũria wĩna ngũrani na ũria tũmenyerete na ũbangi wa ngari haria ciĩna ũbangi tofauti na ũrĩa tũmenyerete.

Rĩrĩ nĩ igoti rĩnene rĩa bũrũri wa Kenya rĩrĩa rĩ Nairobi harĩa macira manene maciranagĩrwo thĩinĩ wa bũrurinĩ ũyũ witu wa Kenya.

Rũrĩrĩinĩ rwitũ rwa gĩkũyũ ũhandi wa mĩtĩ wĩkagwo o torĩa tũrona mbicainĩ ĩno. No hihi indo ta mbembe, waru, rũrĩrĩinĩ rwitũ, cihandagwo mũndũ e ika hatarĩ ũteithio mũnene.

Ndĩratambũra ũrĩa warĩ Prime Minister wa Kenya, Raila Amolo Ondinga, emũcamanio-inĩ wa kũhumbuo thũmbĩ.

Ũũ nĩ ũheani wa iheo ngũrani, supamaket -inĩ nene ya Naivas rũhonge-inĩ rũmwe bũrũri-inĩ.

Ndĩreciria ũyũ nĩ mũcemanio wa rũrĩrĩ rwa rumbwa, makĩgeria kũheana mawoni ngũrani ũhoro-inĩ wa wa rũrĩrĩ rwao.

ĩno nĩ thota ĩ ngumo bũrũri-inĩ wa Kenya, ĩrĩa ĩnyuagwo nĩ andũ marĩkia kũrĩa, maita maingĩ rĩrĩa memĩcamanio-inĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ũndũ ũyũ wĩkagwo otaũrĩa ũrĩa ũrekwo mbica-inĩ, no andũ aingĩ nomahũthagĩra thimũ ciao cia moko, ũhũra-inĩ wa mbica.

Ahunjia nomahote kwamũkĩra mũhothi wakanitha yao bengi-inĩ nĩũndũ wa mĩtaratara ngũrani ya kũruta mbeca kuma Mpesa nginya thimũ-inĩ, na kuma thimũ-inĩ nginya Mpesa. ĩno mĩtaratara ĩbengi ngũrani ta KCB, ona Equity, ona Cooparative Bank. Magoti mao methĩ na njĩra ĩbataire.

Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa rumbwa. Mũthuri mũkũrũ akĩerethera mwanake wa rũrĩrĩ rwao ũhoro wa kũhikania, mĩgũnda na mĩtũrĩre yao na ũndũire.

Ũyũ nĩ mũmera wa cai, ũgethetwo kuuma mũgũnda, ũthiaga ũkomithio, ũgacoka ũgathĩo, ũgatũhe macani ma cai marĩa tũrugaga namo. Mũmera ũyũ nĩ ũkũraga, nĩ ũkũragio kaũntĩ-inĩ ĩno itũ ya Kĩambu na Limuru.

Mbica-inĩ ĩno tũrona kahũrũra tũgacoka tũkona mũmera wa mbembe. Mbembe rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩtũcigethaga, tũgatukania na mboco tũkaruga gĩtheri, mbembe icio o nacio no tũthandũraga mbembe tũkomithia cigatũhe mũtu wa kũruga nacio ngima, o mbicainĩ ĩno tũrona kahũrũra. Kahũrũra nĩkagethagwo gagatwarwo thoko nĩ atumia ona kahũrũra kau no kagethagwo, gagakerwo wega gaka gakarugwo mũkimo-inĩ

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩũndũ nĩũrutaga mwana wa kahĩĩ kuma kĩhĩĩ, agatuĩka mũthuri, o na marĩ o kou nĩmabundithagio maũndũ maingĩ megiĩ rũrĩrĩ na mĩtugo na ũrĩa magĩrĩirwo gũikara, ta athuri.

Ĩno nĩ nyarari ya rũrĩrĩ rwa rumbwa, akĩnyua gĩkombe gĩa thubu, hihi agĩthĩi kũhika, na ena mbini, oho nĩekĩrĩte nguo ciao cia ũndũire kuonania bata wa ũndũire wake

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kũhumbwo thũmbĩ gwĩkagwo o ta rũrĩrĩ-inĩ ruru tũrona mbica-inĩ ĩno, aciari no maheanaga motaro kũrĩ mũndũ , mwanake kana mũirĩtu ũria warĩkia kũhumbwo thũmbĩ, makĩmũhe mataro ma mũtũrĩre.

Ingĩruta mũndũ wĩra ũyũ kũhĩtũ- kũhĩtũkĩra ng'enda ya ũkinyanĩria ya YouTube harĩa mũndũ ũyũ ekuonio ikinya gwa ikinya ũrĩa macini ĩno ĩrutaga wĩra kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩrĩro, nginya ĩrute wĩra na ũrĩa ĩbatiĩ kũruta wĩra na onio njĩra ingĩ cia kũmĩhũthĩra.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo na njĩra ya kwamba gũtherũkio, maĩ. andũ a rũrĩrĩ ruitũ macokaga makanyua maĩ mau kana gĩgaikio gĩtowero-inĩ kia waru na marigũ, gĩkahũthĩka ta ta nyanya kana hoho.

Ũndũ ũrĩa ũroka mbere ndona mbica-inĩ ĩno meciriainĩ, nĩ mũrĩma wa Mount Kenya ũrĩa ũkoragwo hakuhĩ na Nanyuki kauntĩ, ũrĩa ũkoragwo na mĩcũmbĩri ĩtatũ na nĩ ũrĩ mbarafu ĩrĩa ĩgucagĩrĩria atarii kuma mabũrũri maingĩ.

Andũ aya mekĩrĩte karembeko ka ũgitĩri, kuonania nĩ karĩ kahinda ka mũrimũ wa korona, ũria wahahithĩtie bũruri ũyũ witũ na mabũruri mothe ma thĩ.

Ng'ano iria njiguĩte kũringana na mũtaratara ũyũ wa Safaricom M-pesa, nĩ atĩ, andũ nĩmakoretwo makĩhũrĩrwo thimũ makerwo atĩ henamba ciatũmwo nambainĩ ciao na nĩ maheni mahote gũcicokia, macicokia gũgakorwo nĩ mbia ciao matũmanĩra

Ingĩthomithi mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ kũhĩtũkĩra nenda ya ũkinyanĩria ya YouTube, harĩa akwonio ikinya gwa ikinya ũrĩa nyamũ ĩnoĩthondekagwo, na ĩrutaga wĩra atĩa na ũteithĩrĩrio, ũteithĩrĩria wayo thĩiniĩ wa mũgũnda.

Ũndũ wa mbere ũroka meciria-inĩ nĩ mũgendi ũmĩte bũrũri wa nanja gũka kwona nyamũ cia gĩthaka iria cikoragwo cigĩtwo, cigĩtwo wega.

Wa mbere ndona mbica ĩno, ndĩrona mũtongoria wa bũrũri athiĩte kũrugũria eCitizen, nĩgetha kũhotithia motungata ma thirikari gũkinyĩra mũkenya o wothe o harĩa arĩ, hategũbatara kuma harĩa arĩ, gũthiĩ nginya wabici cia thirikari. Mũtaratara ũyũ nĩũgũteithĩrĩria akenya aingĩ, kũhũthahũthia maũndũ.

Mbica-inĩ ĩno tũrona mũtungatĩrĩ mũnene, wa kanitha akĩigĩrĩra ciana igĩrĩ cia kahĩĩ moko, me kanitha-inĩ nĩũndũ wa kũrũmia, nĩũndũ wa gũkorwo mathiĩte kĩrathi na kũrũmia wĩtĩkio wao.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona mũnene wa bũrũri, William Ruto, mena mũnini wake, Kithure kindiki mathiĩte kũrugũria taabarĩra ya ng'enda ya ũkinyanĩria ya thigari, ĩrĩa ĩrĩhotithagia Akenya othe, gũkinyĩra tabarĩra cia, cia thigari o harĩa marĩ.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri, Uhuru Kenyatta athiĩte kũona ũrĩa tabarĩra ambĩtie ya ũthondeki wa bara ĩrathiĩ na mbere ihinda rĩa mũrimũ wa korona.

Tabarĩra ya kandi cia bengi nĩ tabarĩra njega ĩrĩa ĩhũthahũthĩtie mũtũrĩre, tondũ wĩna kandĩ ĩyo ndũrabatara gũthiĩ bengi nĩgetha ũhote kũruta mbia kana gũcihũthĩra, ũrabatara o kandi yaku na ũhũthĩre mbia o harĩa ũri, harĩa hahotithĩtio mũtaratara ũcio wa uhũthĩri wa kandi cia bengi.

Kauntĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo na mbiacara njega nĩ kauntĩ ya Nairobi, ĩrĩa ĩkoragwo namba mĩrongo ĩna na mũgwanja, ĩgĩtongorio nĩ ngavana Sakaja. Mbiacara nĩĩkoragwo ĩigũrũ mũno nĩũndũ wa andũ arĩa makoragwo magĩthiĩ kauntĩ-inĩ ĩo ya Nairobi o mũthenya o mũthenya .

ĩno nĩ mbica ĩronania kauntĩ ya Nairobi, harĩa tũrona barabara nene ya kũingĩra Nairobi, na nĩ tũrona ngari ya ũkui wa mũingĩ, hamwe na ngari cia gũkua andũ kĩũmbe, o hamwe na tũkona andũ magĩkĩra barabara ĩyo nene, na ũkui wa nduthi.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa kĩa Limuru, wĩra ũrĩa wĩ na ngumo mũno, ihinda rĩrĩ, nĩ wendia wa waru. Onjoria a wendia wa waru mareyumĩria kwa ũingĩ, na ĩrahutania na wĩra wakwa na njĩra njega, tondũ wendia wa waru nĩũrakora bei nĩ ĩgũĩte, na njĩra njega.

Ũndũ wa bata mbica-inĩ ĩno nĩ kuona atĩ, nĩ hĩndĩ tabarĩra ya eCitizen yarugũragio rĩngĩ, na andũ makonio ũrĩa marĩhotaga gũteithĩka na motungata ma thirikari, ng'enda-inĩ, ng'enda-inĩ ĩno, hategũbatara gũthiĩ obici cia thirikari.

Mbica ĩno ĩronia, ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo kũihũria, e ta mũkenya, nĩgetha ũgĩe namba cia KRA, iria cihũthĩkaga kuona motungata ma thirikari, na kuona wĩra.

Arimũ no mahũthĩre tekinoronjĩ mathomo-inĩ, na njĩra ya kũhũthĩra ng'enda cia ũkinyanĩria ta YouTube , nĩgetha ciana cikahota kũnyita gĩthomo kĩũ na njĩra njega, na ĩkareka ng'enda ĩyo ĩkoria ciana icio ciũria nĩgetha makahota kũnyita wega gĩthomo kĩu.

Ici nĩ ciana cia thukuru mũnene wa university kana college, cigĩbundithio mwarimũ wao mathomo ngũrani iria marathoma.

Ũndũ ũyũ wa kũruithia ciana cia kairĩtu rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ rwahetwo hinya hau mĩaka ya hau kabere, no rĩu, nĩ ĩthirĩte, na mwana wa kairĩtu thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ndaruithagio, no mwana wa kahĩĩ ũruithagio.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ ũhetwo mũkonde, andũ kwandĩka marĩtwa mao magĩthiĩ mĩcemanio mĩnene, ta ya cukuru o ta ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, maĩ nĩ mahũthĩkaga kũruga, nĩmahũthĩkaga kũrĩma, na thĩinĩ wa ũrĩithia wa ng'ombe ũrĩa ũhetwo gatũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Ministry ya ũgitĩri wa thĩiniĩ, nĩyo ĩkoragwo ĩkĩramata ũhoro wa ũgitĩri thĩiniĩ wa bũrũri, na nĩnyonaga wĩra wao nĩmwega tondũ ũgitĩri nĩ ũgimarĩtio thĩiniĩ wa bũruri he namba njega

Ndona wabici ĩno, ndĩrona motungata ma thirikari mahũthahũthĩtio ta woi wa ibandĩ, mahũthahũthĩtio he mũikari wa gĩcigo gĩkĩ. Tondũ nĩmekũhota kwamũkĩra motungata ma thirikari na njĩra njega na ya raithi.

Ĩno nĩ mbica ĩronia igongona rĩa rũrĩrĩ ruitũ rwa gĩkũyũ, andũ andũ mwanake na mũirĩtu kana mũthuri na mũtumia, mathiĩte kwa mũirĩtu gũtinia kĩande, kwonania atĩ nĩmahikania kũringana na ũndũire wa ũgĩkũyũ.

Nyendete raini yakwa ya Airtel, nĩ gũkorwo ĩ raithi kũrĩ motungata make, kũringana na kambuni iria ingĩ cia thimũ, na nĩ ĩhotithagia kũhonokia mbeca ciakwa ndĩ ta mũhũthĩri wayo.

Kũina ta ũrĩa ũrona mbicainĩ ĩno nĩũrabatara nyũri, nĩũrabatara nguo ta ici cia ũgĩkũyũ oho naho nĩũra batara gũcorwo otoria macoretwo ũthiũ nigetha gũkinyanĩria ikĩro cĩa wĩini wa nyĩmbo cia ũndũire witũ otorĩa mekaga haũ mĩakainĩ ya kabere.

Ingĩkũmenyithia ndwari ĩ gĩcigo-inĩ gitũ kĩa Limuru na njĩra ya ng'enda ya ũkinyanĩria ya Whatsapp, harĩa ĩhotithagia andũ arĩa maraihanĩrĩirie kwari, ona kwonana thimũ-inĩ mena, mena netiwaki.

Kĩndũ gĩkĩ gĩcigo-inĩ gitũ kĩa Limuru ti kĩoneki mũno, no nĩkĩhũthĩragwo handũ harĩa kana nyumba-inĩ iria harabatara ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhotithagia andũ gũthiĩ mabũrũri ma nja o na andũ a mabũrũri ma nja gũka bũrũri ũyũ witũ. Nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, na ng'ano iria njiguĩte nĩ atĩ andũ mathiĩ mabũrũri mau ma nja nĩ mahotaga gwĩbundithia maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi, o na mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ angĩ arĩa me nja wa rũrĩrĩ kana bũrũri ũyũ witũ.

Ũndũ wa bata haha nĩ kwamba gũtambũra andũ aya me Nairobi, kauntĩ-inĩ ya Nairobi harĩa mokĩte gũcerera gĩikaro kĩa Uhuru, harĩa, nĩgetha mahote gwĩkenia na kũhurũka.

Ndĩreciria ĩno nĩ barabara ĩtarĩ ya thondekwo, kuuma thirikari yambie, kũrũgũria waaki wa barabara, macigo-inĩ maringanĩte bũrũri-inĩ witũ.

Mbica ĩno ĩratwonia ndagĩtarĩ na mũrwaru, ndagĩtarĩ ena macini ya gũthima mũrwaru wake pressure bata wa gũthimwo nĩ kũmenya ũrĩa thakame ĩrathĩrĩra mwĩrĩnĩ, kana nĩ mwega kana ũrathii na njĩra ya kahora mũno kana nĩ njega kana irathiĩ njĩra ya haraka mũno.

Ũndũ wa mbere meciria-inĩ nĩ kuona ũtungata wa Mpesa hamwe na thirikari, nĩciratwarana na njĩra njega nĩũndũ wa kũnyitana hamwe nĩgetha kũhotithia andũ kũrĩha na njira iyo ya mpesa irĩa nĩ njĩra hũthũ mũno ya marĩhi.

Wa mbere nĩ gũtambũra rũrũ nĩ rũĩ, rũrĩa rwĩna, rũrĩa rwĩgonyete na njĩra nene rũgĩtwara maĩ iria-inĩ rĩnene.

ĩngĩruta mũndũ kwĩyandĩkithia na motungata maya merũ ma ũrigiti marĩa thirikari ĩrĩkĩtie kũrugũria na njĩra ya kũhũthĩra thimũ kana ng'enda ya yothe ya ũkinyanĩria

Ĩno nĩ kambuni nene ya ũthondeki wa kandi cia thimũ gũkũ Kenya, harĩa aruti ao a wĩra marerethera mũndũ ũhoro wa kandi ciao, na ũhoro wa motungata mao kwĩ mũndũ ũcio.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona andĩkithia na mbeũ njĩthĩ makĩyandĩkithia nĩ ũhũri wa kũra na IEBC, nĩgetha magakorwo makĩoya kura mwaka-inĩ ũcio.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ aingĩ maambaga mageeka ũhiki wa kanitha-inĩ magacoka mageeka ũhiki wa ũndũire witũ, harĩa matinanagĩria kĩande na gũkena.

Ngwĩciria gatagatĩ ka mbunge ya senate na mbunge ya gĩ-bũrũri, mbunge ya gĩ-bũrũri nĩyo ĩhotithagia gũkinyanĩria maũndũ maingĩ ma mũingĩ, nĩ ũndũ nĩ mahotaga gũkinyĩra gĩcigo o gĩcigo o wega. Ta rĩu gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ kĩa Limuru, tabarĩra ya waaki wa bara nĩ ĩtwaragwo na mbere nĩ mũmbunge o hamwe na waaki wa thoko,o hamwe na ũheani wa bursary ,nĩ ĩkinyanagĩrio nĩ mũmbunge.

Ingĩbundithia mũndũ gwĩka ũũ, na njĩra ya kũmũtwara cukuru, kana kũmũtwara cukuru ya ũrigitani ĩrĩa ĩ gatũ bũrũri-inĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, thimũ nĩ cihũthĩkaga na njĩra nene, andũ maraihanĩrĩirie nĩ mahotaga kwaria na njĩra njega, na makahota kũiguana, ona matekuonana, ona andũ arĩa me na mabiacara nĩ mahotanaga kũiguana na biacara cigakorwo cigĩthiĩ na mbere o hamwe na gũtũma mbia, na gũtũmĩrwo mbia, nĩ indo imwe cihotaga gũkinyanĩrio nĩ ũhũthĩri wa thimũ.

Ĩno nĩ mbica ya kauntĩ nene ya Nairobi ,ĩrĩa ĩkoragwo mũciĩ mũnene wa Kenya, nĩtũrona nyũmba nene ta KICC harĩaĩnamaũndũ ngũrani makoretwo magĩkinyanĩrio nyũmbainĩ ĩyo.

Cibũ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ kĩa Ngeca etagwo Charles Kang'ethe, nĩa njainagĩra, nĩa tũcainagĩra na agatũteithia kũona motungata ta ma gĩbandĩ na mbacarĩ na njĩra njega.

Ũyũ nĩ mũndũrũme ũhũrĩtwo mbica e mwena-inĩ wa bara, nĩ tũrona nduthi cigĩtwara andũ. Bara ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo rami, nĩ tũrona gĩcigo gĩkĩ gĩtagwo Njeri, na o ho nĩ tũrona mĩtĩ mwena-inĩ ũcio ũngĩ wa bara.

Ĩno nĩ mbica ĩronania mũrigitani, na mũrwaru, harĩa mũrigitani ũyũ aronia mũrwaru wake, ũrĩa mahĩndĩ make ma ngingo mahana, thutha wake kũgũthwo na njĩra nene.

Ũyũ nĩ ũtungata wa mwĩrĩ, ũrĩa wambĩrĩirio nĩ ũrĩa warĩ mũtumia wa mbere wa bũrũri wa hau kabere Margaret Kenyatta, harĩa endaga gũteithĩrĩria atumia arĩa marenda kũgĩa ciana, na matirĩ na thibitarĩ, ngari ĩno ĩkahota gũthiĩ na kũmateithia na makagĩa ciana.

ĩngĩhũra riboti kwĩ andũ a IT , na njĩra ya kũmahũrĩra thimũ, nĩguo ndĩmatarĩrie intaneti yakwa ĩ na thĩna gĩcigo-inĩ gĩakwa, kana mũciĩ, kana wabici-inĩ.

Nyendete mũthemba wa coda wa Fanta Passion ĩrĩa nĩ ĩngenagia nĩũndũ wa mũcamo wake wa matunda ũrĩa ũkoragwo thĩ-inĩ wa soda -inĩ ĩno.

Wa mbere, kambuni ĩno yagĩrĩirwo kwandĩka andũ arĩa maramenya thiomi cia andũ acio, nĩ getha andũ acio makahota kwĩerethera mathĩna mao, nĩgetha kambuni ĩno ya ũkinyanĩrĩa ĩhote kũmateithia.

Ngari ĩno ĩigĩtwo kando nĩ mwene nĩ ngari ĩrĩa ĩhotaga gũthiĩ na njĩra nene. Ihotaga gũthiĩ thabarĩ nene nene na ngari ĩno nĩĩkĩrĩtwo matawa makwona kũraihu mĩthenya ya ũtukũ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa mbiacara. Nĩgĩteithagia agũri gũtũma mbia harĩ mwendia matakũrengwo mbia ciao.

Rita, rita rĩa mbere kũhũthĩra mũtaratara ũyũ wa M-Pesa kũrĩ marĩhi warĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ, mĩrongo ĩri na ĩri harĩa ndahũthĩrire mũtaratara ũyũ he marĩhi nduka-inĩ nene.

ĩno nĩ receni ya gũtwarithia ngari, njerũ ĩrĩa yũmĩrĩte ica ikuhĩ thutha wa mũtaratara ũyũ wa NTSA kũruta mĩbango ĩngĩ ĩrĩa ndereba mabatiĩ gũkinyanĩria nĩgetha makaheo receni ici njerũ cia NTSA.

Ũyũ nĩ minister wa thaa ici wa ũgitĩri wa thĩini, Kipchumba Murkomen, harĩa aronekana akĩina na aini a kabira-inĩ ĩmwe, iria cikoragwo bũrũrinĩ wa Kenya.

Ũndũ wambere ũrĩa ũroka meciria-inĩ ndona ũũ, nĩũthĩri wa tekinorojĩ iria irahũthĩka kũndũ gwothe. Waki-inĩ wa nyũmba, ũcori na nginya nĩũrateithia kũhũthahũthia maũndũ harĩa mũndũ akĩgeria kwonania wĩra wake, arawonani mbere ya andũ othe ategũtangĩka.

Ũndũ ũyũ wa kũruga rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rwekagwo na mahiga matatũ, na nyũngũ na ngũ hindĩ ĩyo ya hau gabere ũguo nĩguo irio cia rugagwo kũrigana na ũndũire witũ.

Kĩrĩa kĩangenia mbica-inĩ ĩno nĩkuona mwana wa kairĩtu ahetwo kanya o ta mwana wa kahĩ, ahetwo kanya ga gũthoma na gagũthi cukuru, o ta ũrĩa tũrona mbica-inĩ ĩno.

Andũ aya mara geri kũrugũria mũtambo ũrĩ thimũ-inĩ ũrĩa ũkohotithia ahũthĩri a bengi ĩno ya Standard Chartered, kũruta mbia kuma kuma bengi nginya M-Pesa na kuma M-Pesa yao nginya bengi.

Wambere ũtungata wa ĩjenti, ĩjenti a bengi nĩ nĩũgĩte ngumo mũno tondũ maĩjenti makoragwo hakuhĩ na andũ kũringana naũrĩa bengi ĩkoragwo ĩ hakuhĩ koguo andũ makona nĩ wega kũhũthĩra maĩjenti. Mogwati marĩa maumanĩte na kũhũthĩra maĩjenti maya nĩ kũiyũo maejenti rĩmwe nĩmeheaga aici nĩma nĩmamahega riboti ma ũrĩa ũraiga mbia na kũruta kogua ũgakora ũkĩinũka nĩũhotaga andũ andũ andũ andũ amwe nĩmahotaga kũiyuo.

Ici nĩ mbeca baribari cia kenya, iria cihotithagio kũgĩa motungata na oho nai naindo iria ndĩrabatara cia mahũthĩro. Motungata marĩa ingĩhota kũgĩa ndĩna mbeca nĩta gũkĩndwo, thibitarĩ, ohihi nĩĩhotithagia kũgĩa na indo ta nguo, iratũ, irio.

ũndũ ũyũ wakũiga mbia nĩũndeithĩtie mũno mũtũrĩre-inĩ. Ndĩmwana ndĩ kĩrathi gĩa gatandatũ nĩndahotire kũiga mbia, na nĩndagũrire iratũ iria ndendaga. Ona thaa ici harĩa ndĩmũnene, nĩhotaga kũigithia na ngagũra kĩrĩa ndĩrenda kana ngahota kũigithia mbia icio he SACCO kana maũndũ-inĩ mangĩ.

Maũndũ ma bata haha nĩkuona atĩ nĩtũrona ici nĩ mbia cia bũrũri wa Kenya, harĩa tũrona ciringi ya gĩbao, ciringi ya ikũmi , ciringi ĩmwe na ciringi ithano , iria ihũthĩkaga thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.

Ũndũ wambere ũroka meciria-inĩ nĩ ũrĩa marĩhi marahũthĩka hatarĩ mbeca baribari. Marĩhi marahũthĩka na njĩra ya thimũ na kũhĩtũkĩra njĩra ngũrani ta ũhũthĩri wa M-Pesa bengi ya Absa, bengi ya Standard Chartered marĩhi-inĩ makwĩngĩra kuona nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ.

Ũyũ nĩ mũcemanio mũnene ũrĩa ũbangĩtwo nĩ KRA arĩa moyaga magoti mothe mabũrũri ũyũ witũ wa kenya. Makĩgeria kwonania bata wa akenya arĩa mena mawĩra bata wa kũrĩha magoti. Makĩmonia ũrĩa magoti mao mahũthĩkaga thĩiniĩ wa ũkũria wa bũrũri witũ.

Ingĩhũthĩra rũrenda rwao, rwa bengi rwa Equity, rũrĩa makoragwo mataarĩirie ũrĩa ũngĩhota gũĩkĩra rũrenda rwao thimũ-inĩ, ikinya gwa ikinya, na njĩra ya kũhũthĩra kũrĩha, kũrĩha mahũthĩro maku ma o mũthenya.

Kĩria gĩoka meciria-inĩ wa mbere nĩ kuona ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maranga atongoretie gĩkundi giake kĩa njanji arĩa makoragwo mũgwanja me igoti-inĩ inene rĩa bũruri.

Ng'ano iria ndanaigua kumana na duka ĩno nene, nĩ atĩ indo ciao cikoragwo cia mbei ya thĩ na cikoragwo indo ngũrani ngũrani iria itonekaga mũno duka-inĩ ici ingĩ bũrũri-inĩ.

Mũndũ ũrĩa wĩna ũhoti mũnene gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ kĩa Wandĩ, kĩa Ngeca na Tigoni nĩ MCA witũ, nanĩ ahotete gũtũthondekera barabara ĩno itũ ya kuma, agatwĩkĩrĩra mahiga barabara-inĩ.

Wambere ndĩrenda gũtambũra ũrĩa warĩ ngavana wa mbere wa Nairobi Mike Mbuvi 'Sonko' eĩgotinĩ nĩũndũ wa ciira wake ũrĩa acungĩrĩrwo na gukumioharĩa eeh hau igotinĩ gũcokia ciira wake.

Ũũ nĩ cukuru mũnene wa univacitĩ wa Kabarak harĩa arutani marahota kwĩandĩkithia nĩgetha kwambia mathomo mao kũringana na gĩthomo kĩrĩa marenda gwĩcagũrĩra.

Wambere, ndĩreciria ũrĩa tekinoronjĩ ĩhotete gũcenjia maũndũ nginya sector -inĩ ĩno ya gĩthomo harĩa tũrona mwarimũ akĩhũthĩra macini ĩrĩa ĩrahota kwonani mbica mbere ya kĩrathi kĩrĩa kĩna arutwo.